Gĩtũmi gĩa kũiga indo thĩ-inĩ gũtarĩ na ũgwati, nĩ ta rĩngĩ indo icio cia kũruga citikagĩe gĩko. Ta rĩngĩ no cigĩe mbĩri ĩrĩa ũngĩiga nja ĩrĩa ũrahata no cigĩe nginya tĩri citukane okorwo nĩ irio, okorwo nĩ mucere ũigĩte nja ũtukane na tĩri. Na tĩri ũcio rĩrĩa ciatukana no cirehe mĩrimu. Ũguo nĩkwagĩrĩire mũndũ aige indo thĩini wa nyũmba. No nĩtũbataire kũrora indo icio twaiga kana tucihũthĩre kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ni getha citigathũke tũtikarĩe irio thũku iria cingĩtũrehera thĩna thutha-inĩ.

No twanjie na marigũ, marigũ nĩ marĩ hinya, tũcoke tũthiĩ okorwo nĩ waru, waru o na no ũkimanie na marigũ kana o na tuge weetabix, he irio cigũragwo ciĩtagwo weetabix, icio nĩ cihega mwana hinya na nĩ cirĩ cukari mwega kũguo nĩ cirĩ cama mũno na ningĩ no ũhe ciana okorwo nĩ iria, iria rĩna gacukari kanini ningĩ no ũmahe okorwo nĩ gatumbĩ o kanini, waruga itumbĩ ũmatinĩrie kani, kanini biũ

Gũthiĩ na gĩkundi kũrĩ bata tondũ ona tuge rĩrĩa mũrahĩta mũthiĩ na gĩkundi nĩmũhotaga kũnyita nyamũ nyingĩ na o na gũthiĩ na gĩkundi rĩrĩa hena ũgwati tuge okorwo nĩ ngui yaumĩra kana he mũndũ ũrenda kũhũra mũndũ ũrĩa ũngĩ. Rĩrĩa mũrĩ aingĩ nĩmũkũmũtoria na hinya na mũgitanĩre inyuĩ mũrĩ ene. Na ningĩ gũthiĩ na mũrĩ aingĩ, mũndũ ndamboekaga mũno ũguo mũndũ no ahote gũthiĩ thabarĩ nene mũno mũkĩũmanĩrĩria.

Ceceni-inĩ cia ũkui okorwo nĩ mbathi, nĩkũiyũraga andũ hwainĩ tondũ mathaa macio nĩmo andũ makoragwo makiumĩra wĩra-inĩ, rĩu ũgakora andũ no mũhaka mathiĩ kũu nĩgetha matwarwo kũrĩa mabataire gũthiĩ gũkoma. Na kĩria gĩtũmaga gũkorwo ũguo nĩ tondũ andũ aingĩ mũno matikoragwo na ngari, ũguo no mũhaka makuo nĩ mbathi ici kana ngari ici cia athii tondũ matingĩhota kũĩgũrĩra ngari ciao. Na ũndũ ũngĩ ũtũmaga gũkorwo ũguo nĩ ũgakora kũrĩa andũ mararutĩra wĩra, na kũrĩa andũ maikaraga kana makomaga nĩ kũnene ũguo andũ matingĩhota gũthiĩ magũrũ.

Gũthiaga ũguo tondũ nĩũndũ wa gũkenanĩra, andũ rĩrĩa maikarĩte matekũonana kana kahinda karaya matekũonana, rĩrĩa monana kana macemania thutha-inĩ nĩmakenanagĩrĩra, ũgakena nĩkũona mũndũ, nowone mũndũ tarĩngĩ nĩathiĩte nambere agatuĩka mũthaka, nowone ta mũndũ ahĩnjahĩnjĩte, nowone ta mũndũ ekĩrĩte wega gũkĩra ũrĩa wamũtigĩte, nowone mũndũ ta anoranorete kana akagĩa na mwĩrĩ mwega, ũndũ ũcio ũgatũma makenanĩre nĩgetha, nĩũndũ wa kũona kana nĩũndũ wa gũcemania thutha-inĩ.

arutwo a yunivasĩtĩ kũbanga mũgomo nĩmarũrũnganaga makarũrũngana magĩtagia magĩtagia ihoto ciao. Kwĩangĩ nyingĩ macinaga okorwo nĩthukuru kũrĩa mathomagĩra. Na maũndũ macio wamarora wega makoragwo marehetwo nĩkũndũ takwaga okorwo nĩkwaga irio, ũgakora mbeca iria mbeca iria arutwio mararĩha thukuru nĩnyingĩ mũno gũkĩra ũrĩa mangĩhota kũrĩha. ũgakora ona arimũ aria mamathomagithia matirathomithia wega kana matiroka irathi-inĩ. ũgakora arutwo aingĩ nĩmagũa nginya igerio kwonania igerio citiamakĩtwo wega kana makĩreherwo igerio nditũ.

Rĩrĩa ciana cirathiĩ gũthaka nĩ cithiaga, ciana imwe ĩgathiĩ ikĩrũgarũgarũgaga ĩrĩa ĩngĩ nĩ cithiaga cigĩteng'erete irĩa ĩngĩ nĩ cithiaga cicanjamũkĩte gũtheka gũkena wa rora mĩthire ĩyo ya gũcanjamũka ũkona nĩgũbatiĩ mũno ciana cika heagwo kahinda kao ga gũthaka tondũ nĩ wonaga nginya mĩrĩ yao, ũgakora mĩrĩ yao nĩ yagĩa na hinya na ciana nĩ kĩhoto kĩa gũthata hĩndĩ ĩyo mara rũrũngana magathaka ũndũ ũcio nĩ makenagĩrĩra mũno.

Ũndũ wambere nĩwonaga okorwo nĩmakanga nĩmanyitanaga kana magoka manyitĩte athiĩ matekũmenya nginya kũrĩa marenda gũthiĩ. Kwĩ angĩ makoragwo okorwo nĩ ngari cikoragwo cigĩthiĩ kũndũ kũu kana ũgakora kũu kwĩna ngari ĩhinyĩrĩirie ngari ingĩ. Nĩũkoraga nyingĩ kwĩathii okorwo marenda gũthiĩ marenda gũthiĩ kũndũ kũngĩ matirenda kũrĩha thogora ũrĩa kana thogogora ũrĩ ũrarĩhio kuogwo makarĩrĩria na makanga. Nĩũkoraga nyingĩ marorũria indo , indo ici ciakũgũra na mathumbũraga mũno andũ arĩa marathiĩ ngari-inĩ okorwo nĩ njũgũ marendia, magoka kũgũthagũtha icicio.

Rĩrĩa andũ macemania na mahũrwo mbica, kĩu nĩgĩkoragwo gĩ, mbica ĩyo nĩtuĩkaga ta kĩririkano he handũ mwacemanĩtie, kana ĩkoragwo ĩ kĩririkano akorwo nĩ ũrata mwĩnaguo mũkaririkanaga rĩrĩa wona mbica ĩyo, ũkaririkanaga ihinda rĩrĩa mwacemanĩtie, handũ harĩa mwacemanĩtie na gĩtũmi kĩrĩa gíĩtũmĩte mũcemanie, ũguo ĩgakorwo ndũngĩhota kũriganĩrwo naihenya, tondũ o rĩrĩa wona mbica ‘ĩyo ũkaririkanaga, kana andũ mahũragwo mbica ĩkorwo ĩta kĩririkano kĩa ũndũ ũrĩa kana ũrata ũrĩa mwĩnaguo.

Rĩria andũ erĩ, rĩrĩa andũ erũ macemania marĩ oiki, nĩmaragia tarĩngĩ nĩgetha mamenyane. Ũkona mũndũ nĩ arenda kũmenya mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa etagwo, kũrĩa aikaraga na onokorwo magacenjania nginya namba ya thimũ nĩgetha, kũu nĩkuo gũtura ũrata kana nĩgetha wongerere arata aku. Tondũ rĩrĩa weka ũguo, nĩ ũmenyanaga na andũ aingĩ na nĩ ũkoraga nginya hena gũteithania gũkoragwo kuo, kana rĩrĩa watura ũrata na mũndũ ũcio, rĩrĩa ta rĩngĩ wĩ na gathĩna, rĩrĩa wĩ na gathĩna no agũteithie.

Kũringana na na tene kana andũ a tene andũ kuma otene kana nĩũrĩa gũkĩte gũtambithanĩtio andũ magathondeka mathangũ. ĩo nĩnjĩra ĩmwe ya gũtura kana yagũkenererera igongona rĩrĩa rĩrahanĩka ũguo ũrakora andũ nĩmaratura mathangu kana nĩgũbatiĩ mũno.

Kũringana na kuma tene, ithangũ nĩrĩbataire gũthondekwo hĩndĩ ya magongona, nĩguo kũonania igongona rĩu rĩtirĩ na ũru o wothe kana nĩrĩamũkĩrĩkĩte kũrĩa rĩratabanĩrio, rĩu ũgakora nĩkĩo kũma tene nginya tha ici mathangũ marathondekwo, tondũ nĩ ũndũire.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga andũ mathiĩ megĩkundi nĩgetha gũgakorwo na andũ arĩa kana gũgakorwo na andũ arĩa mekĩra mũhũri atĩ andũ acio nĩmahikania nanĩgetha hĩndĩ ĩngĩgoka tarĩngĩ mũndũ auge ndahikĩtie mũndũ tũcio, harĩ arĩa makarũgama kana marũgame kana kwĩna andũ arĩa moĩ kana arĩa mathiĩte kana onakũngĩgĩa na cira igoti-inĩ atĩ andũ acio mathiĩ kũu namauge atĩ nĩmonire nanginya nĩmathire ũhiki-inĩ ũcio.

Mũcemanio ũhutĩtie mogarũrũku ma kĩĩmwĩrĩ-rĩ nĩmwega tondũ mũndũ no ahote kũmenya indo iria citũmaga mwĩrĩ ũgarũrũke, kana okorwo nĩ ngothi ya mwĩrĩ ĩgarũrũke. Okorwo nĩmaguta marĩa mũndũ arehaka noahote kũmacenjia okorwo nĩgũĩkwo macaji kana kũmoyomoywo mwĩrĩ nĩgetha mũndũ mwĩrĩ wagĩre, ũkamenya mabata ma kũmwoyamwoywo .

Mũndũ arĩ thĩinĩ wa riko, noakie mwaki, noatũre ngũ, noathambĩrie thaburia hau riiko-ini, noatemangĩre gĩtũngũrũ na nyanya o riiko-inĩ rĩu, noacokererie mwaki arĩo riiko-inĩ, mũndũ noarĩre irio arĩo riiko-inĩ, mũndũ noa no andĩke kana noathome ono ona gabuku arĩo riiko-inĩ akĩruga.

Mĩcemanio ũnyitanĩri nĩ kĩndũ kĩmwe ũgakora mĩcemanio ũrĩa yahanĩka gũtirĩ na ngarari nyingĩ, rĩũ ũgakora ĩna maũmĩrĩra mega gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ ĩkoragwo andũ matĩraiguana, ngarari nĩ nyingĩ, ningĩ noũkore mĩcemanio noũkore ũkorwo nĩ thiomi ĩrĩa ĩratũmĩka na ruga ĩrĩa ĩratũmĩka kũndũ kũu ĩkorwo ĩĩ ĩmwe kana gũtigakorwe na andũ angĩ mataraigua, mataraigua ruga ĩrĩa ĩrahũthĩka kũndũ kũu nĩgetha andũ othe maiguane, ũgakora ruga ĩrĩa ĩrahũthĩka okorwo andũ nĩmaraiguana narĩa mataraiguana ũgakora maũmĩrĩra ti mega.

Thiomi ĩrĩa ĩratũmĩka mĩcamanio-inĩ nĩ kĩndũ kĩmwe. No ũkore thiomi ĩrĩa ĩratũmĩka haha, hena andũ matukanĩte. ũguo okorwo mũndũ araria gĩthũngũ na kwĩ na ũngĩ ũtathomete gĩthũngũ kĩu, ũgakora mũndũ okorwo okorwo mũcamanio ũcio ũratabanio na gĩthũngũ, mũcamanio ũcio ndũgũkorwo na maumĩrĩra mega. No ũngĩtabanio na gĩkũyũ na mũndũ wothe nĩarahota kũigua, ũgakora mũcamanio ũcio wĩ na maumĩrĩra mega. Na ningĩ ngarari, kana angakorwo andũ nĩmaraiguana mũcamanio ũkorwo ndũrĩ na ngarari mũno, ũgakora mũcamanio ũcio nĩũgũkorwo na maumĩrĩra mega gũkĩra gũkayakayania.

Nguo irĩa ciagĩrĩire kwĩhumbwo hĩndĩ ya ũhiki wa kĩndũire, eeh thĩiniĩ wa ũgĩkũyũ, nĩmagĩrĩire mehumbe nguo okorwo nĩ rũũa rwa mbũri, rũũa rwa mbũri kana, kana nguo cia, cia itambaya itumanĩtio. Icio nĩcio nguo cia kĩndũire irĩa cibatie kwĩhumbwo nĩ andũ nĩ andu, nĩ agĩkũyũ a kĩrĩu.

Kwĩ mũthũ, mũthũ ũrĩa wĩikaraga ithaka-inĩ irĩa itumanĩte mũno. Mũno mũno wĩikaraga mĩthete-inĩ kana mĩtĩ ya mĩthete na ĩrĩaga okorwo nĩ mbera, nanĩ cinaga onacio, na kwĩ thũngũrũrũ, na kwĩ nyoni ingĩ ciĩtagwo igogo, nĩ kũrĩ okorwo nĩ ndutura.

Nyoni ya nyaga ĩikaraga gĩthaka-inĩ onokorwo tiiria itumanĩte mũno nĩgetha ĩkahota kũrekia matumbĩ mayo kũndũ kũu na ĩkamagitĩra hatarĩ na hatarĩ na gũthumbũrwo mũno nĩ okorwo nĩ andũ. Kũndũ kũrĩa gũtari na ũgwati mũno.

Kaingĩ ibũyũ ici cia gũtaha maĩ nĩcigũaga ona cina maĩ na citikuaga kana nginya gũita maĩ marĩa ciũma namo thĩiniĩ na ningĩ ibũyũ icio nĩcikaraga ihinda rĩnene mũno ogakora gĩbũyũ kĩna nginya mĩaka ikũmi na nginya gĩtirĩ giatũrĩka. Rĩũ maũndũ ta macio magatũma andũ mehoke mũno ibũyũ icio cia gũtaha maĩ na ifũyũ icio ũndũ ũngĩ citirĩagwo nginya nĩ mũthũa. Noũkore gĩbũyũ gia prastĩki gĩtingĩrĩo nĩ mũthũa na nogĩikare handũ hamwe kwa ihinda rimwe rĩnene mũno tondũ nginya gĩtibuthaga naihenya, gĩtibuthaga.

Itũmi iria citũmaga andũ matengere nĩũndũ wa maũndũ ma omũthenya, ũtũũro-inĩ wa omũthenya nĩta irio, indo iria cia kĩmũthingi iria mũ ũtarutĩte wĩra nakĩo ũtangĩciona rĩu ũgakora onokorwo wĩkĩgũta atĩa no mũhaka wethe irio ciakũrĩa. Na ningĩ kwĩ andũ amwe mendete maica mamwe ma igũrũ, ũgakora mũndũ nĩarerirĩriagũ korwo na ngari. Na ngari io mũndũ tikũheo aheagwo, mũndũ nĩkũrutĩra wĩra arutagĩra wĩra nakĩo. Na nyingĩ noũkore he andũ angĩ nao ciana ciao matienaga cikarĩa thĩna toũrĩa marerirwo naguo. ũgakora nĩmarerutanĩria mũno nĩgetha magakora hena ũtonga ciana nĩcigakora ũtonga ũrĩa baba wao kana mami wao ametheire nahau gabere.

Bendera ya Kenya ĩkoragwo na marangi mana. Twanjie na rangi mũirũ. Rangi mũirũ ũkoragwo ũkĩonania rangi wa andũ a Kenya. Tũgathiĩ, rangi wa kerĩ nĩ rangi mũtune, Rangi mũtune wonanagia thakame ĩrĩa yaitirwo hĩndĩ ya wĩathi. Tuũthiĩ nĩ thakame ya mathangũ, ĩyo nayo yonanagia mĩmera ĩrĩa ĩhandagwo, tũcoke tũthiĩ he rangi mwerũ ũrĩa wĩtagwo rangi wa huaiti, ũcio naguo wonanagia thayũ wa a Kenya .

Bendera ya Kenya ĩkoragwo na marangi mana, nĩmo twanjie na rangi mũtune. Rangi mũtune wonanagia thakame ĩrĩa yaitirwo hĩndĩ ya andũ makĩrũĩrĩra wĩyathi wa Akenya. Tũthiĩ he rangi wa, kana rangi mũirũ, rangi mũirũ wonanagia, wonanagia rangi wa andũ arĩa a Akenya. Tũthiĩ he rangi wa mahuti, ũcio naguo wonanagia mĩmera rangi wa mĩmera ya Kenya. Tũrĩkie na rangi wa, rangi wa rangi mwerũ kana rangi wa hwaiti, ũcio naguo wonanagia ũrũmwe na ũnyitanĩri wa Akenya.

Rangi wa ndathi wonanagia, harĩa ngari ĩbataire kũgera nĩ getha kana gabara karĩa ngari ĩbatiĩ kũgera hĩndĩ ĩrĩa okorwo irathiĩ mbere kana ĩracoka thutha. Na wakĩra gabarabara kau kana kamũraini kau, kũu nĩkwonania mũtino ũngĩhanĩka we nĩ we ũngĩkorwo ũcũngĩrĩirie mũtino ũcio kũhanĩka. Na karaini kau gacoragwo nĩ getha karigĩrĩrie mitino barabara-inĩ, ni getha onokorwo nĩũrahĩtũka ngari ĩrĩa ĩĩ mbere no mũhaka ũrore mbere na thutha, na ndũgakĩre kamũraini kau.

Njĩra cia kĩndini mũno mũno maita maingĩ nĩ cicenjetio nĩ maũndũ ma kĩrĩu, tondũ ndini cia tene ũgakora okorwo nĩ ũrĩa gwathĩnjagwo andũ makaiga nyama nja, tha ici gũtirĩ maũndũ ta macio kana ũrĩa atĩ andũ marutagĩra Ngai magongona, tha ici maũndũ macio nĩ mathirire, ndini icio cia tene nĩ ciathirire, rĩu andũ mahoyagĩra kanitha, makahoya na wĩtĩkio wao na magetĩkia, na maũndũ marĩa metĩkia akorwo mũndũ nĩ etĩkia ũrĩa kwagĩrĩire maũndũ make nĩ mahingaga marĩa ahoete.

Kĩara-inĩ kĩa mwaki andũ nĩma kĩmera kĩa mbembe andũ nĩmahĩhagia mbembe. Noũkore nyingĩ kwĩarĩa marugaga nginya marigũ, makara marigũ makamaiga hau kĩara-inĩ kĩa mwaki makahĩa wega na marĩ na cama. Nyingĩ kwĩ arĩa nginya marugaga waru maigĩte hau waru ĩkahĩa ĩkoma wega na makarĩa marĩ na cama. Kwarĩ nyingĩ na mĩanga, mĩanga ya kũhĩhio na kwarĩ na ndũma hĩndĩ ĩo ya tene.

Irathi irĩa iharĩirio no kũigwo roka, roka irĩa roka, roka itĩ irĩa arutwo mangĩikarĩra. Harĩa mbere no kũigwo metha na gĩtĩ kĩrĩa, metha nĩ ya mwarimũ, na gĩtĩ kĩrĩa mwarimũ arĩikaragĩra. Ningĩ no haigwo coka hau mbere, ũrĩa mwarimũ, kana maka, kana okorwo nĩ mbairũ ĩrĩa ĩrandĩka mbũndi-inĩ. Ningĩ no kũigwo laptop, ya o mwana o mwana hakorwo na kĩrathi o gĩkorwo na, o mwana akorwo na laptop yake na handũ harĩa cirĩigagwo.

Mĩthemba ya maguta nĩgũkoragwo na maguta ma kwĩhaka, kwĩ maguta ma gũkama ng'ombe, kwĩ maguta ma kũruga, na maguta ma kũruga nĩmo magĩrĩire kũhũthĩka, kũhũthĩrwo nyũmba-inĩ, tondũ maguta macio okorwo riko rĩ rĩ nyũmba-inĩ, na kwĩ maguta ma Rina, akorwo nĩ Fresh Fry marĩa makũruga, maguta macio nĩ mega, na kwĩ maguta bado ma ma mahiga. Ningĩ kwĩ maguta mangĩ ma kũhaka lift nĩgetha ĩtige, kana joint -inĩ cĩayo akorwo nĩ mĩrango-inĩ nĩgetha mĩrango ĩyo ĩtige kũgamba, ona macio magĩrĩire kũhũthĩka nyũmba-inĩ.

Niĩ nĩnyendete mũno mũno ũhoro wa ũteti rĩrĩa twĩ nja-inĩ kana twakĩtie mwaki wa nja, ũteti ũcio tũkerana mũtongoria ũrĩa mwega mũno, mũtongoria ũrĩa ũrutĩte wĩra mũno, mũtongoria ũrĩa ũbataire gũtongoria na mũtongoria ũrĩa tũngĩenda gũcokia hĩndĩ ĩrĩa korwo gĩthurano no gĩtabanio ihinda ta rĩrĩ. Na okorwo ti ũteti, nĩnyendete ũhoro wa mathomo, mũndũ agathoma ũrĩa, ũrĩa ũkorwo nĩgũthoma ũrĩa andũ arĩa mahetũkĩte mũno, mabuku marĩa marahetũka mũno kana marĩa nyendete mũno ma gũthoma.

Ĩĩ niĩ nĩndĩ ndona ũhiki ũkĩharĩrĩrio itũra-inĩ ritũ, na ũhiki ũcio waharagĩrĩrio kanitha-inĩ wa gathoreki, wa na hau haitũ, haitũ nĩ Kandara, Mũranga, na ũhiki ũcio warĩ mwega mũno, tondũ nĩndonire he ciana ciainaga, mũhiki nĩagemetio wega, nĩ kwarĩ na irio nyingĩ iria twarĩire na tũkĩhũna, ĩni.

Niĩ ndĩrona thigiriri ya thuraku nĩ ikoragwo na wega mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ tondũ thuraku hĩndĩ ĩrĩa cioka, nĩcihotaga kũingata, kũingata okorwo nĩ nyoka ĩĩhithĩte nginya nyũmba-inĩ ĩkaingatwo nĩ thuraku icio kana ĩkarĩo nĩ thuraku icio ĩgakua. Na nginya tũtambi tũngĩ tũrĩa tũkoragwo na ũgwati mũingĩ makĩria, nĩ tũhotaga kũingatwo nĩ thuraku hĩndĩ ĩrĩa cioka, onokorwo nĩ itũthĩnagia no ciũkaga kwa kahinda kanini, cigoka ihĩtũkĩte cigathiĩ.

Kũringana na maũndũ marĩa marĩkwo thikũ ici ndirona ta kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akomete mũkawa-inĩ, tondũ mĩkawa-inĩ ĩo ũkoraga kwĩna kamera cia thiri iria ona ũngĩka ũndũ mũru okorwo nĩgũĩthamba. Mbica ciaku nowĩkore nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũrĩa wethambaga kũndũ kũu. Na nyingĩ kwĩna nyingĩ andũ maratwarwo kũndũ kũu ũgakora mĩkawa-inĩ ĩo kwĩ andũ mathĩnjwo kana mekwo maũndũ noru tondũ gũtirĩ na ũgitĩri. Rĩu niĩ ngina gũtiagĩrĩire mũndũ gũkoma mĩkawa-inĩ ĩo.

Maũndũ marĩa ciana ciĩkaga kaingĩ nĩ ta gũthaka, okorwo nĩ kũhũra mũbira, gũteng'erania, kũĩhithana, na maũndũ macio no mekĩre okorwo nĩ nyũmba-inĩ, thĩiniĩ wa nyũmba, kwĩ angĩ mekagĩra okorwo nĩ nja, okorwo hau nja wa nyũmba, kwĩ angĩ mekagĩra nginya kĩharo-inĩ kĩa mũbira rĩrĩa marathaka mũbira rĩmwe iharo icio cia mũbira. Kwi angĩ okorwo nĩ gũĩtubĩra ũgakora ciana ingĩ ciretubĩra okorwo nĩ njũĩ-inĩ, okorwo nĩ kũrĩa ciana ciĩtubagĩra ũgakora ona ũndũ ũcio nĩ makenagĩrĩra makĩria.

Maũndũ marĩa ciana ciĩkaga kaingĩ nĩta kũhũra mũbira, gũteng'erania, kũĩhithana na maũndũ macio okorwo nĩ gũthaka mũbira no ũmakore marathakĩra njaa wa nyũmba. Okorwo nĩkwĩhithana no mehithe onokorwo nĩ nyũmba-inĩ thĩiniĩ. Okorwo nĩ gũĩtubĩra no omakore merutubĩra okorwo nĩ rũĩ-inĩ. Na mĩthako ĩngĩ ya gũthaka na maĩ gũtura tũmũndũ noũmakore makĩrutĩra okorwo nĩ hau nja hao.

ĩĩ niĩ nondarĩrie mũthako okorwo nĩ wa mũbira. Mũbira wa magũrũ ũkoragwo na athaki ikũmi na erĩ. Athaki kwĩ arĩa mathiaga, kwĩ arĩa manyitaga mũbira. Kwĩ arĩa agũcengana ha gatagatĩ-inĩ. Kwĩ arĩa akũrigĩrĩria okorwo nĩ athiriti ao gũka kũmaingĩria mbaũ. Kwĩ arĩa mathiaga gũbunga mbaũ mwena ũrĩa ũngĩ, na kwĩ arĩa maingĩraga okorwo he mũndũ wanyitwo nĩ ũgwati kĩharo-inĩ, kana ndangĩhota gũthaka rĩngĩ.

Kũrũga nĩkũngenagia mũno tondũ nĩũkoraga kwĩ andũ marũgaga gĩkĩro kĩmwe kĩnene mũno ũkona tarĩ kũmbũka marombũka. ũgacoka ũgakora kwĩ angĩ mathiaga magĩkaga wamanda, kũu makĩrũgaga okũu rĩera-inĩ. ũgakora kwĩ angĩ mararũga na njĩra nyingĩ cia gũcanjamũra mũndũ. ũgakora nginya kwĩ andũ angĩ marũgaga kũndũ kũraihu mũnomũnomũno nginya ũkarigwo kana nĩ andũ. Rĩu ũndũ ũcio ũkangenia mũno onaniĩ ngerirĩria kana onani nondũge na ngathiĩ nginya kũgeria kũrũga kũu.

Rĩrĩa ndokĩra nĩ bangaga mathaa makwa kana kabanga mũthenya wakwa ũrĩa ũgũthiĩ na mbere, ngabanga na mathaa ngamenya mathaa akorwo nĩmagũkĩra, akorwo nĩmagũthiĩ gũtũĩra ng'ombe mahuti ngamenya hena mathaa matano. Okorwo nĩ mathaa kũhũmũka ngaiga haũ, akorwo nĩ mathaa ma gũkama ngamenya ndĩrakama thaa cigana, akorwo nĩ mathaa ma ma guthiĩ gũcerera arata ngamenya, akorwo nĩ mathaa ma kũona tv ngamenya mathaa nĩgetha mũthenya wakwo ũgakorwo wĩ mũbangĩkũ wega.

Rĩrĩa mũndu abanga gĩtanda gĩake o rũcinĩ rĩrĩa okĩra, nyũmba yake nĩ yonekaga ĩ thaka, na nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgeni angĩmũcerera no one mũndũ ũcio nĩ ma nĩoĩ gwĩbanga. Rĩngĩ rĩrĩa mũndũ abanga gĩtanda gĩake nĩ kĩnyihanyihagia ona okorwo mũndu ndarĩ na nyũmba nene nĩ ahotaga kũnyihanyihia indo iria, indo ciĩ bange nĩ cihotekaga kuonania kana nyũmba ĩna, kana nĩ nene.

Ngucanio thĩiniĩ wa bamĩrĩ yakwa nĩhotaga gũcinina rĩrĩa, rĩrĩa twaiguana kana hĩndĩ ĩrĩa okorwo twĩna ũndũ ũratũma tũgucanie, tũgaikara thĩ tũkarĩrĩria. Okorwo nĩtũgwĩta mũndũ, okorwo ũndũ ũcio nĩ mũnene tũgeta mũndũ agatwarĩria tũkaiguana. Nĩ ũndũ wa ciana citũ nĩtũhotaga kũiguana na ihenya, tondũ nĩtwarĩkanĩire rĩrĩa twahikanagia atĩ ngucanio nĩcia o mũhaka kana maũndũ macio nĩmahotekekaga rĩrĩa andũ me mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa, ũguo tũkohanĩra na mũtũrĩre ũgathiĩ na mbere wega.

Ũngĩhota kũgarũrĩra ũndũ ũmwe no ũgarũrĩre onokorwo nĩ irio iria mũndũ arĩaga, ũgarũrĩre mĩrĩre, ũgarũrĩre nginya okorwo waragĩrĩria bamĩrĩ yaku ũru, ũmaragĩrie wega nĩguo kwagĩrĩre kana nĩguo bamĩrĩ yaku ĩikare ĩrĩ na thayũ ũrĩa kwagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ. Ningĩ rĩrĩa andũ maranĩria nĩ mahotaga kũmenya mathĩna ma mũndũ, ũkamenya mathĩna maku nake akamenya mathĩna make, nake akamenya mathĩna maku, ũguo mũtũrĩre ũkagĩrĩra.

Anake nĩ ma magĩrĩire kũmenya mawĩra ma mũciĩ tondũ to hĩndĩ ciothe mawĩra mothe mabatie kũrũtwo nĩ mawĩra ma mũciĩ mabatie kũrũtwo nĩ mũirĩtũ. Tondũ tuge ona kamũira mwanake ahikanĩtie nĩ arĩbataragwo okorwo nĩ kũruga, okorwo nĩ gũthambia indo, okorwo nĩ kwĩhũrĩra ngũo, okorwo nĩ nginya kũthambia indo rĩu ũgakora tohĩndĩ ciothe mwanake ningĩ no age mbeca cia kwandĩkana. Kogũo rĩrĩa amenya maũndũ ta macio no ahote, no ahote gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere owega hatarĩ na ũritũ owothe.

Nĩguo nyũmba yakwa ĩikare ĩrĩ theru, niĩ ũndũ wa mbere ndaũkĩra nĩnyambaga ngabanga ũrĩrĩ wakwa. Ngaara wega ũrĩrĩ nĩgetha ũgakorwo wĩ mwega. Ningĩ rĩrĩa ndaumĩra wĩra nĩbangaga akorwo nĩ nguo, iria ngwĩkĩrĩte ngĩthiĩ wĩra, ngauga kamũira kamũira ngomete ngauga no mũhaka ndĩrĩcihũra, okorwo nĩ nĩ indo iria ngũtũmĩrĩte kũrĩa, citingĩnina mũthenya ũmwe itacithambĩtie na ngaciga na ngacibanga wega harĩa ciuma. Okorwo nĩ nyũmba, kamũira ngomete nĩndigagĩrĩra kamũira ngomete nĩndamĩthambia nĩgetha ĩgaikara ĩ theru.

Rĩrĩa mũciĩ ũtarĩ mũtheru na wĩna mahinda manini ma gũtheria, mũndũ no woe okorwo nĩ tũbeca tũnini ũhe mũndũ wĩra agũthererie mũciĩ ũcio. Okorwo nĩ gũthambia indo agũthambĩrie, okorwo nĩ gũkũhũrĩra nguo akũhũrĩre, okorwo nĩ, okorwo nĩ gũthambia indo, okorwo nĩ kũruga akũrugĩre nĩgetha okorwo nĩ mahinda macio manini wĩ namo matigarĩte, mahinda macio no ũmatũmĩre kũhurũka tondũ kũhurũka no kwega mũtũrĩre-inĩ ũyũ witũ wa Ngai.

Ĩĩ nĩ ndĩrahũra mbica ndĩna ngui na maita marĩa, niĩ no ndĩmĩtwarage tũgacera o mũthenya rita rĩmwe nĩgetha ĩkanogoka nginya magũrũ na nĩgetha ĩkamenya nginya itũũra nĩgetha ta rĩngĩ nginya ĩngĩũra, no ĩhote gũcoka mũciĩ na na, ĩmenye rĩngĩ kwĩna ngui ingĩ nakũu barabara kana kũrĩa ndĩrathiĩ gũcera nayo nĩgetha o nayo ĩgakena tondũ ndigwĩciria nĩ kenega hĩndĩ ĩrĩa tũmĩhingĩite o ihinda o rĩothe.